Ũyũ nĩ ũndũ ũtarĩ wa gũkenerera kana ũndũ ũtarĩ wa kwendwo tondũ tũngĩrora nĩ ciana cirataha maaĩ mena gĩko. Maaĩ marĩa mangĩcihe mĩrimũ, mĩrimũ mĩũru ĩngĩrehe nginya mĩrimũ ĩngĩmoraga na mĩrimũ ĩngĩmanina na mĩrimũ ĩrehagwo na maaĩ. Gĩkĩ nĩ gĩko kĩũru na thirikari ndĩagĩrĩire gwĩtĩkĩria andũ ao mage maaĩ ma kũnyua matheru.

Ũyũ nĩ ũhandi wa mũmera tũngĩrora hena mũmera ũrahandwo mwerũ. Nĩndĩrona nĩmararĩmĩte o ũũ wega . me rĩndĩ na kĩbũyũ kĩa maaĩ me ready gũkĩhe mũmera ũyũ kũũe maaĩ. Nĩ mũmera ũroneka ũrarĩ natharĩinĩ kana ũrarĩ handũ ũrarĩ sawa mũno.

Ndarora haha, nĩũkũona nĩ mũndũ unyitĩte cai na ndarĩ na kĩndũ gĩa kũrĩanĩria. Ahũrĩirwo handũ kamethai-inĩ, na haronania nĩ ta rũciinĩ tondũ nĩ ta breakfast. Hena pudding, imwe ciĩ kando metha-inĩ. Nyũmba yenyewe nĩ theru, no jamaa yenyewe ndĩroneka ĩna gĩkeno mũno tondũ ona smile ĩyo nĩ ya gwetherera. Na twakĩrora nĩ kũndũ gũtheru, ni kũndũ kwonekaga gwĩ sawa.